Ore nyamaliiritn naimaa ilairemok le indaa tenkata eunoto endaa tenebo oramatare onkishu naa ore ne dukuya, naipirta kulo lairemok le remore, naa ore enkibelekenyat eloing'ang'e nijo enkarn natalaki enchan, nelauni enchan pii naa keitanyamal ninche oleng, nepo ngasarani oleng, amu enelauni naa enchan pelotu enkolong ana nkolong elpurkel noshi naieruwa oleng, naa keinyalaki naa ninche oleng amu keitoyu kuna indaki enche too ilchambai, neaku meitoki aatum endaa naifaa peetum oshi. Ore sii enkae naipirtare kulo lairemok loo ilchambai keidim enchan atasha sapuk oleng, neitoki aaku keinyal indaki nijo ilmariko olyanya te ilchambai, ovacadoni. Ore tenealo olairemok o laramatak loo inkishu naa tenelau enchan, nelotu olameiyu sapuk oleng naa keyei inkishu nelau inkujit, need entered o sirkon, naa keitanyamal naa amu keyalau inkujit, nelau enkare tenkata elameiyu.

Ore erishata enchan naa keyau nkasarani kumok oleng eimu ilairemok loo indaki otoo iltunganak pookin. Ore asara edukuya naimu kulo tunganak ilairemok loo ilchambai naeki enchan naa keinyal indaki naji olnyanya too ilchambai, ilkimariko, ovakadoni, ongoshen, endaki akeiyie kumok too ilchambai tenebo orpaek amu keidim ainyala, nena olkulie, netum inkuke too ilchambai, neidim aitijing'u olchamba inkare nenap ingoshen natii pookin. Kore sii enkae inkasara nayau enchan tealo iltunganak ooomanya eweji nabo keidim olkeju atopong'unye neiwuang'aki emanyisho nabo oltungana nenap doi iltunganak ake iyie nenap tenebo ontokitin natii atua inkajijik nenapa ntokitin kumok oleng, neyau inkasarani sapukin oleng. Ore sii enchan sapuk keidim atereu ilkejek, ilkejek kumok oonap iltunganak paa meitokini alamg inkare tengaraki nkinapata enkare aakenap iltungana, ore neikoni peiboori naa peitobiri iltarajani olangieki ilkeju.

Ore ilairemok loo ilchambai naa keata inyamaliritin naimaa naayau inguesi, na ore inguesi naidim aitanyamala indaki ashu ilairemok loo ilchambai naa inguesi nijo noshi nayai endaa metaa esutoo etii, naa ketii koilak oinyal indaki te esutoo, irpaek ashu imposho aanya nebelibel, ainyal inyal. Ore sii enkae eti enkae inguesi naji ake inderoni naa keinyal taa sii ninye endaa oleng tenejing sutoo naa kelo ake aanya irpaek adanyaa ilkuniyani pookin, nebelbelaa irpaek nejing atua irkuniyani anya. Ore sii endaa neton etii olchamba naa ore intokitin naidim aitanyamala inguesi ashu engeusi naa ore motonyi eper sero naaji inkurleeni, tenebo olkelikeyeni tenejing olchamba onkukui, neturu inadaa aaturu inadaa eton ebulu aanya pookin, ore sii etubuluwa, keidim intokitin nijo oloitukochi ashu irmeuti aatigil olchamba nejing' aanya.

Ore te murua nati nanu naa ore inyamaliritin nayauwa enkibelekenyata eloing'ang'e, naa ore ene dukuya naa kore too ilairemok loo mukuntani naa eyauwa taa inyamali sapuk te nkibelekenyata eloing'ang'e aa ore ne dukuya, eewuo enkolong sapuk oleng naewuo, nainyala indaki too ilchambai naijo impukairei, kuna naaji suguma onkapeshin tenebo ake iyie olnyanya netoi oleng, ore naa peetoiyu naa keyeu inyamali sapuk oleng, ore sii enetumi osuwuo sapuk oleng te eloing'ang'e naa keyau enyamali sapuk too ilairemok amu meitoki naa aatum enchan, ore naa peelauni enchan tenkata naodo, ore eimu ilo siwuo naa keyeu erishata olameiyu, ore erishata olameiyu tenetumi naa keyeu enkasarani sapukin oleng te ilairemok amu meitoki naa aatum enchan.

Ore nkoitoi nikindim nikimokunye nkibelekenyat eloing'ang'e naa ore en dukuya naa tenikimoku aaku keatae ake erishata natii enchan naa keatae erishata naa kelauni enchan. Naa ore enikinko peebik kulo ilshambai lang egira aishu ataa emetii enchan naa piing'oru oltungani empolea ekutosha ashu nikiindip impaka enkata naigilu asha, niyau ana polea nipik sutoo ino peaku igira ake aaku igira apikpik ilchamba lino ana polea ino akiti akiti. Ore sii enkae nikimoku naa ena enkibelekenyata eloing'ang'e peekimoku aajo mekore eatae enchan nasieku naa piing'oru oltungani ildiramuni sapukin arashu iltangi loidim iltoi tikitam aatijing' dukuya metaa ieta ake enkare nibukokito ale ilshamba lino ata enkata natoiyo enkop metaa kesha ake ilchamba, kegira ake abuku ata te enkata nemetii enchan.

Ore eneiko lairemok loo ilchambai pee emepuo naa asara peetumoki aijipangata tenetaa eitu esha, naa ore ne dukuya naa peyie ainyangu oltungani ainyangaki keon mbolea ya kutosha, niyau apik sutoo. Ore sii enkae neyau oltungani enkare ekutosha apik sutoo, paa tenelo naake neitu eitoki asha tee enkolongi naaponu nemeeroiyu naa indaki tiatua ilchamba, indim ayau iltankii arashu iltiraami olitai tikitam ashu loojing' litai aritam ashu litai osom odukuya, niyau naa apiki sutoo etasapuka inkare, ore pemieta engarri ashu oltuktuk arashu ninye embaisikel naa indim ake aitumiya sirkon linono oltungani nilo ayau enkare ekutosha ayeunye sirkon nilotu abukoki iltoii linonok paa keaku kegira ake abukoki olchamba lino enkare kiti akiti impaka naa metabaki ana meinyaaki asha.

Ore eniko sirkali peret ilairemok terishata enkibelekenyata oloing'ang'e, naa ore enedukuya, na ping'uraki sirkali ilairemok lolchambai amu ninche oibung'ita olosho le Kenya, amu ore endaa pookin nanya oltung'ani, naa tolchamba epuku. Neeku ninche oibung'ita ewoji sapuk tolosho le Kenya. Neeku, ore entoki naas sirkali naa, ping'uraki kulo airemok, empolea tesapuko oleng, naa empolea si ompisai eabori nabaiki lairemok ampaka lemegol, amu etii naa logol netii lemegol, arashu naa ninye empolea epesho. Ore si enkae, na ping'uraki sirkali ilairemok lolchambai irkeek otumoki atubukoki kuna daiki enye, pemitoki naa ainyala ashu pemitoki ng'uesin anya kuna daiki enye. Na kifaa si pee, ing'uraki sirkali kulo airemok liabori ole shumata, enkare tesapuko oleng, peyie mitoki alau enkare naitookie idaiki tolchambai lenye.

Ore enkibelekenyata e enchan, arashu inyamaliritin, ilameitin naadoru naa ore te murua nanu natii neatua taa enyamali sapuk oleng too ilairemok ake iyie loo irpaek amu ataa naa ore ilairemok loo irpaek naa kegira ayiolou ajo kakwa ilapatin egira enchan alotu asha amuu kore lapa ilapaitin laa ninche iyolo ajo eidim atuunisho te lapa leare mu eton ebaki ilapa le ongwan ole okuni, naa keanyita enchan neibelekenya naa ninche enkatitin enchan, naa keitala naa ilairemok seriani amuu meitoki aatuum atayiolo ilapatin laasha naa kepo inkasarani amu keidim atuunisho neany enchan elotu asha ilo lapatin loanyita ninche, naa ketoi naa indaki nijo irpaek tenkop, naa ore na ore peetoi tenkop neitu etum enchan neaku ilairemok te murua aang enkasarani sapukin.

Kajo nai nanu ore dupoto eramatare nadung'okini inkishu ilaleta naa ore te ramatare olaramatak loo inkishu naa enedupoto oleng amu ore inkishu, eramatare oonkishu nemeeta ilaleta naa kegolo oleng amu keidim naa inkishu aimina nkolong nabo pookin, nekau kewarie oleng egirai ake aingoru emeetae, naa kore naa teneaku metae ilaleta nemetumokini naa ,kegol peeetumi nena inkishu oleng, amu tenemeeta inkishu inkishu intualan tenebo olalaeta naa kegol naa entumoto onkishu, naaku endupoto olaleta naa too inkishu naa entoki edupoto oleng amu keitelelek eramatata oonkishu too laramatak loo inkishu amu keaku keitelelek esiai enye oleng arashu esiai oolchekuti amu keaku naa ilaleta ake idung'dung' adung'dung' neaku ninye ake ipik inkishu naaku ining'oo ake.

Ore enainyal eramatare nadung'okini inkishu ilaleta to ilmanyara na ore enkishu te rishata nadung'okini olmanyara, nadung'okini ilaleta to ilmanyara naa keyau enyamali sapuk oleng te ilmanyara amu keidim ataa ainyala olmanyara ena siai olareta too inkishu amuu, keinyal olmanyara tengaraki kedung'okini naa inkishu irkeek oleng, eidimi adung'okini inkishu irkeek oleng ometaa peneu neiting' irkeek, neaku enijo enkisero, tenepoi adung' irkeek metaa metii ninye olchani obo. Naa ore naa peedung'i irkeek metaa midol ninye obo naa keyau enyamali to ilmanyara, aa ore enyamali nayau to ilmanyara meitoki ninyee aatum nikye osuwuo, ore esuwuo naa keidim metaa ninye oshi eepu enchan peetumi naa keidimi naa aatobol enchan tengaraki enkibelekenyata olmanyara.

Ore olola onotito, ola loo iropiyiani onotito lairemok tengaraki etanya ilchambai ebulu arashu etuata inkishu, ore ilula sapuk oleng naa garama sapuk amu intumiya iropiyiani kumok ainyangu empeku, neinyangui empolea, neinyanguni naa sii ajo nanu kulo irkeek naa oobukokini ilchambai, neewuo naa ninye ana indaa aany ebulu tengaraki enkibelekenyata eloing'ang'e, naa ore taa ilairemok lee indaa eshomo asara sapuk oleng amu etu ebulu endaa, neitumiya iropiyiani pookin arashu neitu ebulu endaa, netu naa ebulu endaa, ore si tealo ilairemok arashu laramatak loo inkishu, neawua enyamali sapuk oleng enkibelekenyata eloing'ang'e, tengaraki etaramata iltunganak inkishu kumok oleng, neitung'o inkujit, nemeetae inkujit naishoritae, nemetii sii enkare tengaraki ena siai enkibelekenyata eloing'ang'e neayau naa olameiyu sapuk oleng neyau garama sapuk oleng eshumata.

Ore eng'eno arashu imbaa niyieu pias enasiai, naa ore enedukuya na ing'as aing'oru impeku onkukui kumok naa kuna nayu irmayai oleng. Ore ping'oru, ning'as ainyang'u metaa iyata nai inkukui ormayai nabaya imiyai are. Ore pitum, nabaya miayai are, olee ninyok taduo metaa ketii iloing'ok lenye ah ilchogooni, metaa ore kuna kukui isip ajo ore tolapa obo, arashu tiatua olapa, etoishote nkukui mia ayu arashu ip ayu irmayai. Ore peini kulo mayai, nidumu yie kulo mayai aing'uraki enatoki naji naitumia oshi ositima naji fridge, kake oloirowuaje mele loiropijie ntokiting, oloirowuaje metaa teniworu kuna kukui, nilo apik ewoi nirowua

Ore pibelekenye enabae tenkop ang ashu temurua ang, ore nadi apa irmaasai temusano, nemetai inkajijik olashumpa. Enkaji taa emabati, nabore eshumata, arashu naa enkaji esoit. Ore naapa nkajijik naatai, naa kuna ake orkujita shumata onkeek osero, ore abori nepiki ake sinye inkeek osero, nemuri taa temuret onkishu, abori oshumata amur pi. Na kirowua nena ajijik oleng. Neeku etonyorra irmaasai oleng tenkata naado. Kake, eeawua naa enkibelekenya, enasiai ekisasa nanotoki e technology, eyau ena kisuma oltung'anak naisumateki. Neeku, etehetishote oshi taata sinche irmaasai, oleng metaa keeta nkajijik eteheta nkajijik osoitok, neshet no mabatini. Neeku naa ore enasiai apa onkajijik namuri tomureta, shumata wabori, mekure tatoi etii.

Ore taa enapisha nalio tene, adolta irkeek ware lonkwashen. Ore kulo keek are lonkwashen, netubulutua oleng. Etubulutua oleng. Etoriko tatoi inkiyietin elee etoishote duo ninye pi. Etoishote pi tukul, elee ataa ore olairemoni ashu olopeny, netaa k melio nake ninye asara, etaa faida nalio. Ore naa pelo pibelekenya ake enabae tenkop ang ashu temurua natii nanu, naa ore entoki naisho mibelekenya, naa kibelekenya eimu kuna kibelekenyat oloing'ang'e. Ah ore taa kuna kibelekenyat oloing'ang'e, na kidim aitanyamala olairemoni lekuna kwashen, tenkaraki naa tenelotu ena kibelekenyata oloing'ang'e, naa keeku metumitoi enchan. Kidim enchan aimina, terishata naado. Na keyieu naa kuna kwashen enkare nabukokini, neeku naa kidim ayau enkibelekeny.

Ore tenapisha nadolta tene, na kelio tatoi ilewa kumok oleng, kumok oleng otosho olaini epoito mpaka arat leekua olakua oleng. Nadolta ilewa obaya ile oota nche nkopiyiani. Ore kulo lewa, na kitodolu ajo lairemok lolchambai amu, kenapita nareta natua ilchambai si eimitai. Amu atua olchamba ele, olchamba ele auno irpaek, amu elio irpaek, nelio mpoosho. Ore si kulo lewa, nenapita entoki naitobiraki nijo oltung'ani, na ninye enapita tongoriong'i, aibung'akino tonkeek, natunyuto anap, na ore enatoki nijo enkitanyanyukoto oltung'ani, na orgira itobirutua, pepuo aun perrip naa kulo shambai lenye, tenkaraki ng'uesin nainosita ilchambai lenye idaiki enye, lijo iekenyi, nkuriani osero, ashu irmeuti, arashu naa nai dero, intokiting nakeu asara teninche, amu keponu naa anya idaiki enye. Neku kepuo aun ele gira, piturie.

Ore tenapisha, adolta lewa aare. Egira aitashe na nkilani taa ishopito, pokirare. Na atua enkaji ontare etii. Elio si nkerra narok lukuny ng'usuri pookin, neeta kuna kerra nkipandeni tonkiyiaa. Ore si kuna kerra, elio nkujit nainosita ake tiatua enaaji. Ore kuna kerra, naa noshi dupas oropiyiani, amu adolta ormeregesh oleng lodupas otii ene oibung'ita oltung'ani, nkerra kuna oropiyiani amu keeta nkiloi, nairoshi. Neeku keeta mpisai oleng. Naa tenaa ninche si itaramata, na itum irpapit lenye, nimir amu kepuo iltung'anak aitaunye irgotii ashu isuetai, nepuo aitaunye akeyie namuka lelo onito lenye. Ore piyieu ninteng'en oltung'ani ashu nisum oltung'ani enaramatare, naa lasima pee iliki kiasi ontare onkerra naifaa piramat, wenkaji napik onkujit nanya tiatua.

Ore tenapisha, adolta taa nkukui kumok naikenoro, elio ijogooni, alewa lolchogooni, tenebo onkukui naa lipong'a arashu lukunkuni lipong'a. Ore enasiai olukunkuni, pa enetipat arashu enabae olukunkuni eramatata enye, naa keramat oltung'ani lukunkuni, nai matejo nayu irmosor nelo amir irmayai, imir oltung'ani ormayai obo kumi na tano, naa mpisai sidan nena oleng ashu biashara sidai oleng, amu ore tiatua olari, ore oltung'ani apa oosita inasiai itobira mpisai sidan oleng. Nisumie nkera, neshetishore, ninyang'unye toi nkilani, nelo maisha dukuya esidai. Ore si pa iamua aramat inaa keyieng'i, amu kenyai oleng tonkotelini kuna tokiting naji nkukui, niamua aramat kuna nayieng'i, nimiraki nkotelini sapukin eshumata, na keeku biashara sidai oleng, na nye eas

Ore tenapisha, adolta olchamba. Nadolta si, olee otii atua olchamba aitashe. Ore ele hamba, kedung'o katitin are, etii enchoto natii irpaek, netii enkae shoto natii inkitunkuuni, kitunkuu. Elio si, ormutaro otii katikati ena kitunkuu, wenaalo naunore irpaek. Basi ore naa peyieu nisum oltung'ani metayiolo enasiai ashu enabae, amu ore naa tanakata enasiai nenkiremore ena, amu irpaek, naa kesapuk tolosho le Kenya arashu kibung'ita ewei tolosho lang le Kenya, naa ing'asa ajoki, kifaa pitur ormutaro, te katikati kulo shambai, pa tenelo netasapuka enkare, arashu orkeju nepong'unye orkeju, nemeya intokiting, arashu nemeturu endaa tontanat anap. Amu enelo naa daiki irmutaro, petum enkare enkoitoi naim, na kinyalakino enkare olchamba nenap idaiki pookin.

Ore taa tenapisha, adolta inkajijik nabaya are, arashu toi ninye uni sapukin. Nelio si, olchamba otii tidialo kuna ajijik. Ore orbarasa lekuna ajijik, eisiaja oleng etudung'oki nkujit pi, naing'uari taa metaa kuna kutitik dorropu ake nemeyau osero ashu ing'uesin nijo lasuriak atua nkajijik. Ore kuna ajijik, naa etii nabo naa enosoit, enosoit enkaji esoit nabo, ore shumata netii emabati. Ore enkae, esheta enkae tosoitok tenchoto, soitok owayai, nemuri, netii emabati enkae shoto olaras, netii si orpuya oirinakaki laras, ore enkae aji euni, naa emabati eteshetieki pooki woi, neeta si ormelil oteshetieki mabatini pooki woi eshumata oabori, netii esimiti atua. Neheta na ina temabati pooki woi.

Ore enapisha nalio tene, adolta tati olee obo tene. Onkishu nabaya ong'uan. Ore kuna kishu, na noshi nusui ekule. Ore kuna kishu naa keramati, tenkaraki ebae ekule. Arashu, biashara ekule. Negira si ele lee aitoti kuna kishu kishorita endaa. Na nebiashara naa ekule nche kuna kishu. Amu ore kuna kishu, kitau kule kumok oleng, nabo eeta lasima naa peyie eakikisha olopeny ajo, ketumito endaa ekutosha, pitau kule naifaa pitau tenkolong amu kila enkiteng kifaa pitau tenkolong ilitai tikitam ekule. Na kemir ele lee kuna ale, nibelekenyie enkishui, nenya nkera endaa, nisuma tesukuul ometabai Universities, nepuo nkulie nkoleji, nidip inkulie secondary. Tenkaraki ake kuna ale. Idim si atimira, enkiteng nabo petum ake si iropiyiani tenegolu.

ore taa tena pisha adolita olee obo ore ele lee naa atua olchamba etii, ore sii ele shamba naa olormatunda ele shamba, kulo taa eeh kulo oji ilmashungwa neeku kitodolu ajo olairemoni ele lee le kulo matunda na ina naa esiai naasita ele lee, kewuun kulo matunda a ilmashungwa nee nelo taa amir nelo aing'uraki ilkastomani te sokoni, nenap toltukutuki ashu tongarin neitabaiki naa sokoni amiraki iltung'anak aa ilkastomani lenyenak naa kisaidia pee ibelekeny enkishui tena faida enye, ore sii eningo pee isum oltung'ani ena siai arashu metayiolo ena siai, ing'as aliki irishat o ngatitin naifaa peyie euni kulo mashungwa eitu edung'o enchan arashu engata nataana enchan.

Ore tenapisha, adolta iltung'anak okuni, opoito inkoitoi napaasha. Etii entasat nalang'ita ninye orbaribara, netii naa olee oibung'ita ninye orbaribara. Elio si irkulie tung'anak okuni olakwa otii idie. Elio si enkae tasat, nagira ninye amir impuka tenkibanda. Elio si enkine naitashe tene ng'iro, adolta kuna kinkii ositima. Ashu kuna ng'apeta naa ositima naibung'ita ositima. Nelio si toi igarrin are naitashe, kuna naya iltung'anak. Ore enkae, elio tasii ildukai, ore kulo dukai nemesapukin duo oleng, amu melosoitok neme gurufani, neeku kitodolu ajo, metaon duo sapuk eena ooleng nashomo dukuya oleng. Enkiti taon ake, onkaulele nagira iltung'anak aasie biasharani, napashipasha nijo kuna ompuka, ildukai, mpukarei, nkotelini, onkuti baai sininche, osaanini

Ore taa enewoi, elio tenapisha elio tatoi nkituak uni, nagira atoni tene naboitare intokiting kumok oleng nanyai nijo bisikutini, ibredi, osudai taa. Neeku, kitodolu ajo enkata enche natii orusa ena, neeku keetuo naa aisherekea tekuna wojitin. Adolta nkujit nanyori sidan natonayu oleng. Adolta irkulie tung'anak otoni tolorikan tidie, ora okuni. Nelio si enkare, nelio si enkare natii enaiposha natii ene, arashu naa enankae kutu e lake, naa ninye naa egira kulo tung'anak aponu naa atonie ainosie shereheni enye. Neponu atoni aokisho tene, nenyai idaikin nedai, nisherekeai oleng, tenchipai sapuk amu adolta ajo eshipa kuna kituak oleng. Elee etang'amutua irmushaarani lenye, neponu orusa enewoi aisherekea ropiyiani enye.

Ore enabaye paa enetipa temurua natii nanu esiai sidai ena ore toi Ninye entoki dukuya nadolita intasati nabaya oong'uan ore kuna tasati oong'uan naa etii biashara kuna tasati emirita nkitunkuuni imbukurai ekayie naati kuna naajo pilipili hoho etii inamirita irmashungua neeku keitodolu ajo inkairemok oolchambai ore sii enkae ore ena siai naa esia sidai oleng amu keidim ataasa ena tasat ena siai nkibelekeny enkatini ormarei lenye amu keya sokoni nelo akiraki irkasutumani lenyenyak neinyiangaaki nikilani naishop nelo maisha dukuya esiidai eimu esiai enye enkiremore olchamba

Ore enapisha, kaidim tatoi atolimu ajo, kanyioo nagira aendelea tenapisha. Ore enapisha, elio oltung'ani obo, odo nkilani ogira ainining kuna tokiting onkiyiaa, orkastomai naa lenye outita kuna tokiting enyanak. Ore ele lee, norbiasharai taata ninye, olairemoni sii lomukuntani, egira tatoi ele lee amir kulo paek opeji amu adolta irpaek opejito, nepikita si enatoki naji pilipili, ah ore taa kulo paek opejo, naa ninche nye emirita. Apejoki iltung'anak, nemiraki. Na biashara sidai oleng amu, keyau ake osokoni, nelotu aton tenkoitoi amir apejoki iltung'anak na keeta mpisai sidan amu, shirini orpaeki obo. Neeku naa, elee tenemir, enemir inye lobaya tomon, elee kelo ang enoto faida pi, nenoto enkurma onkera. Neeku, biashara ena sidai oleng, nagira aendelea tolosho le Kenya ashu temurua ang, naa kelelek oleng na keesayu.

Ore adolta tenapisha adolta iltung'anak obaya okuni, ketii ntasati are, olee obo. Ore enewueji natiiki amu ijo nkopisini sidan oleng esoit naheta, naa, itodolu ajo ebenki taa taata ena, ena taa oropiyiani, neeku kitodolu ajo mpisai eshomo kulo tung'anak aitau tebenki. Ore enatoki naji ebenki, na kasidai oleng amu kidim oltung'ani atushumaki keon impisai teakaunt eney, ampaka erishata nayieu nelo alo aitau, eeta faida nanoto akeyie sapuk na kidim aisaidia keon. Ore si enkae, idim ahomo ebenki, nirragie title olchamba lino, arashu enkipande ino orpayian ashu wenentasat, olayieni lino botor, niyau lon tebenki ompisai nabaya miai uni ashu ilakii uni, nipuopuo abolie biasharani tenkang inyi, aasie biasharani, nishukushuku

Ord tenapisha nadolta, elio orgas. Keng'ejuk ele gas eton akeuaki, eshomoki apik orgas. Nelio si risit, naitodolu ajo kang'ejuk ele gas, eton itu itumiai. Elio si orbaket oibor, otii enkurma atua. Ore enatoki naji orgas, naa kisaidia oltung'ani amu, teyiarare amu kesiokisioki eyiarare, idim ateyierishore tiaraka oleng asiokisioki teniata esiai niyieu nilo, nijo ene sukuul ashua ormalimui, ashu edakitari, na keyierishore tiaraka, nesioyo alo amu keyierisho te muda dorrop oleng. Neeku, kisaidia oltung'ani oata araka amu keyierisho tiaraka. Ore enatoki naji orgas, na enoitoi e kisasa nayaua, ashu technology. Amu ore napa tiapa, naa enkima ake orkeek itumiai, meetai ninye enkibiriti. Kipiruni apa di enkima, aipiru enkima ninoki tadoi nepok kake, etogiroyie napa inarishata.

Orw tenapisha nadolita ltunganak obaya imiet nelio si sinkir opejitoi na ore enatasat na enabiashara etii namir isinkir nemiri miambili mbaka miatatu neaku inabiashara etii inatasat amir isinkir kelo orkeju alo aibung kulo sinkir ashu enaiposha aibung kulo sinkir nelo anapu ayau na nelotu apej nelotu amiraki ltunganak naa biashara sidai amu meinitegemea echan ashu tenetoyu enkoo nemendaa nauni metaa keji atalaki taata embeku bora akeyie ashomo embarbal nilo naa ashu enaiposha etii ninye sinkir atua enkare nilo ayau osokoni amiraki irkastomani

Ore enapisha, adolta iltung'anak kumok oleng oiputa orbaribara, kikeno toi ninye orbaribara pi. Netii garrin manabo kake, naitaheto duo mekure eeta eneim itasheyieki. Kakumok kulo tung'anak oleng, neeta ibenek nanyori pookin, nikeno duo irbarabarani pokira, pookin tonchot pookin. Sapuk sinye enataon oleng, elio nkajijik osoitok. Naa ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol iltung'anak obaji, onapita ibenek nanyori, naa kaitadamu enkolong e Maandamano, nagira naa iltung'anak ah andamana tolosho le Kenya, egira naa ang'oro esipata enye. Eimu iltung'anak oritai, orita ilopisaani lorpolisi pesho, na iltung'anak kutitik oleng elelero, egira ang'oroo esipata enye. Enengolong' nijo eneduo taata, egira duo taata iltung'anak tolosho le Kenya, andamana akeyie tenkop naikash. Ore nye enkalo yiok enewoi neji Githurai, etii maandamano sapuk oleng naijo tate ena.

Ore tenapisha, adolta natoi olee obo oibung'ita iropiyiani tenkaina, neeta ai esaei lebendera e Kenya tenkaina. Ore kuna ropiyiani, naa nkeek nkeek taa pookin. Metii miai nemetii miatanoni, metii mbilii nemetii nkamisinini. Nkeek taa moj. Ore enatoki naji ropiyiani, arashu kuna naibung'ita ele lee tenkaina, naa inetipat akeninye tenkop ang metabaiki taa temurua natii nanu. Amu, teneeku nati inoto kuna naji mpisai nijo kuna naibung'ita ele lee, ninoto pooki toki. Amu, ninche nate egira iltung'anak aing'oru. Pekuetita tedekenya oteipa, apuo biasharani. Teneeku naa iyata na idim ataasa entoki naba enaa eniyieu, idim atabolo biashara enaa eniyieu nibol, amu yata naa ropiyiani nibolie, neeku idim atabolo biashara pookin enaba enaa pookin eniyieu nibol.

Ore tenapisha, adolta intasati uni, natoni tesuntai enaaji ormaasai. Ore enaaji ormaasai, naa inapa ajijik ormaasai musan kuna, napiki ake nkeek aitobirie nkeek osero, tenebo orkujita, nemuri temuret onkishu, shumata wabori. Kake ore ena, etumusana oleng kajo kamusana oleng pitobiri enaaji. Etii si orkiti serdem otii, tekurum enaaji. Pakajo olang'amunyeki oshi enkare amu ketii mabatini, naitelekino shumata enaaji, netii si ntairri oltukutuk natii ake shumata enaaji emuret ormaasai. Neeku kitodolu ajo ore enaaji ormaasai, naa ilaramatak iloopeny lonkishu taa ontare. Kake ore oshi taata, ebaiki erishata nikitabautua, enaa yiok kira irmaasai, netaa kegira iltung'anak aing'ua kuna ajijik emuret akiti. Etaa toi ninye, ketii lemekure eeta pi etesheta nkajijik osoitok, lotesheta nomabatini.

Ore enapisha nalio tene, adolta sirkon ora imiet, ong'uan, ogira ayiataa enkeene, olikae obo olakwa oitashe. Nelio si, entasat nagira awoshoo kulo sirkon. Ore kulo sirkon, naa kegirai aitumia, airemie olchamba. Keeku, enatoki egirai ayiataa nairem olchamba, neeku kitodolu ajo ore kulo tung'anak, naa lairemok lolchambai. Neeku kegirai aitumia kulo sirkon, airemie olchamba petum atuun naa, tenebau erishata nemekure elakwa enchan. Amu ore nenchan, keetae inkibelekenyat oloing'ang'e, naidim ataasata, neku ebaiki na ninche, etaanyutua metang'asa alusoo, ore pepunyu ake erishata nemekure elakwa enchan, neponu naa aitaas irrerreni tolchamba tene, airem metaa kesawa olchamba, metaa tenepunyu enkata nauni.

Ore tanaata kuna pisai nabaya tomon iuni, naa, ore enaitaas amu mpisai kumok kuna oleng, naa ekadumu nai kuna pisai, nalo aiterunye biashara ai kiti, amu mekutik impisai tomon iuni, tenibung' tonkaik pitunyalaa, pintobirie biashara ino makeon, niasaki keon ino esiai metaa moltung'ani likigerito, niiger keon. Kaidim nai nanu atudumu kuna pisai, nainyang'u irkuon lekineji, lonkeek maimiet, amu teninyang'u irkuon lonkeek maimiet, iyata kuna alifuni tomon iuni, naa itum irkuon lekineji ile. Neyau kulo kuon pokira ile, nincho metang'asa adaa olapa obo aitobir impisai, nincho ikoji abulu, basi paintoki taa taata amir, etaa kila orkuo, nimir inkeek ile, omia tano. Neeku inoto kila orkuo, faida.

Ore pibelekeny olosho le Kenya iropiyiani ashu mpisai, neutua golikinot kumok oleng toltung'anak lijo yiok kira irmaasai lemetaaniki intaoni, metaa iltung'anak liatua nkishu. Amu, imaniki tanakata ajo, ore enaa pibelekenyi nena ropiyiani, netii apa nye oltung'ani, arashu orkapi, lotii atua nkishu tidie, lemetaaniki taon, la ebaiki neeta ninye emilion ompisai cash tonkaik, nibelekenya inye olosho le Kenya iropiyiani. Neeku, ore naa tanakata ele payian, ore ejo ninye adumunye alo mpaka tedumunye alo nelo atum taon pelo ebenki, nibelekenyakini kuna pisai na keeku eewa enkata naado oleng, naa keeku si idipa inarishata atulusoi, na keeku kepoi ajoki kai ntung'ua iyie ele orkapii lorkarash kuna pisai nabanyi, nikinteenikini nikipikakini nye orkesi, meeta enitumie mpisai nabaji, elelek ah keeta ewoji nitupurro aya ropiyiani nabaji, piata mpisai kumok nabaji.

Ee ore taa ninye nanu airwayie mpisai tenkoitoi esimu eimu na mpesa tenkata kumok oleng arashu nkolongi kumok oleng na kesidai amu kitasioyo mpisai tiaraka ata toltungani olakwa ore rorwat niya peirieaa kuna pisai na ore oltungani likingasa ayieu nirewaki mpisai na ekingasa ajoki eletungani le mpesa yau namba oltungani liyieu nirewaki mpisai ore piidip nikijoki yau namba enkipande enyeneaku ichooyo namba enkipande enye ninchooyo namba esimu nilimu mpisai naba ana niyieu nirewaki ore peiliki nikijoki eletunganu le mpesa tipikaki inareyie amu kedung na Safaricom amu mepuo abaya elulunga neaku ipik nireyie nipik nalo sinye aitaunye.

Ore taa tempisha nalio tene elio lewa aare otii boo enaji tulelei amu ore enaaji tulelei na ene mpesa naitmriwakinyeki iropiyiani netii ninye ele lew niriwaa mpisai atua enakiti aji tulelei ore si enaaji nairiwakini mpisai na enoshi nanyori e Safaricom amu ore ena na enenkai ampuni naji airtel neaku ore ena na kiriwa ake sinye iropiyani ana enoshi nanyori e Safaricom na biashara ena sidai amu meeta enkaroisho na eeta si roruat nisuj teniyeu niriwaa mpisai emu elaini le Airtel nikijokini korre namba oltungani liyieu nirewaki mpisai nikingili si ajoki yau namba enkipande enye nikintoki ajoki kampisai aja iyieu nikirewaki nikipik nadumgi onalo sininye alo aitaunye pemedung naa.

Ore tene adolita enkrdasi tenebore enardasi na ninye eji risit aa ore enardasi naji risit na enaitodoku ena ajo ore ntokitin niriwayie mikiyakini netabawua pooki neaku mpisai etupukutuo neaku pilaku nisihn ajo ainoto taa ntokitin ainei, ore si enarist amu ltunganak le biashara oitumia aa irbiasharani na kingua kuna tokitin naigero tenarisit enkop eboo amu ingua enkop naji newyork na olosho lonkwapi eboo etii me ele osho lang le kenya neaku ore enoitoi e biashara na enkoitoi sidai oleng amu kidim ntokitin atabaki irbiasharani teniriwaa mikiyakini ata nye tolosho le boo indim atangamu ake ntokitin niriwayie.

Ore taa ena dung'oto ekuna pala, te huduma naa, atudung'o taa nanu, kuna pala pookin, ashu kuna kaadi pookin, nemedolita taa nanu esidano nataasieki ena. Amu, ing'as ninye adung' tenkipande nidol ake. Nidip ina naji enkipande. Nintoki alo, enkae naji ake good conduct. Ashu enkardasi sidai. Ore pidip, nintoki alo ena naa naji ene sipitali, naji NHIF, naa ore si apa yiok kibulu, jo te NHIF apa itumiai, nitoki naa sirkali olosho aponu ng'ejuk naewuo, aibelekeny nejo etaa kibelekenyi NHIF, etaa keji SHA. Nikintoki adung' sinye ina. Ore enkae, nintoki adung' ake enkae naji KRA. Na kila taa enkardasi, nilak mia mbili oamisini. Neeku mpisai kumok kuna oleng. Nintoki adung' ina naji KRA, ore si ena, naa keeku teniasisho, na ekidung'i ormushaara tekila musho

Ore taa enapisha, naa enenkaji kitok tolosho le Kenya, naa ninye epuo larikok pookin ebaiki akeyie orgavanai, irbunkei lonkauntini pokira artam artam opishana tolosho, mpaka toi ilo orika lonkituak, naa ninye duo enaji epuo ilarikok pookin, aas apuo alimu inchidai naata iltung'anak lenye. Arashu, ilapa naa lotegelutua temurua enye ashu, tekaunti enye. Neeku, etii naa irjajii kituak enewei, na ninche orikoo enaaji oshi naji ene parliament. Tine natepuo, irbunkei apuo alimu ajo, eyieu inche iltung'anak lainei orbaribara, eyieu si sukuul naje idarasani nasheti, epoi si alimu esipata olosho, e wananchi, nepoi si anyu budget olari naisumi kila olari, nepoi si alimu ajo eyieu sukuul naje irbaasi amu meeta.